Ingĩanjia kũmũria onaga mbia cigana thĩinĩ wa mweri, arabu ndĩmũrie ena mabataro mĩthemba igana arabu ndĩmwĩre kwĩna indo imwe atagĩrĩirwo nĩ kũgũra ta njobi ambe agũre indo iria ciĩna bata mũno ta irio, indo cia mwana akorwo nĩ mũgunda ambe akarĩmithie. No indo iria citarĩ na bata ta njobi na kũgũrania maindo ũguo ta nguo ambe atigane nacio. Arabu atigane na mathirĩ, nĩ getha mbia ciake cigane nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa enamo. Agerie kũmenyerera ũbũthĩri wake wa mbeca nĩ gethga anyibanyibie mathirĩ ndagakombage mũno.

Ũrĩmi wa ũndũire wari mwagĩrĩru nĩtondũ, arĩmi maingĩ ma tene ndonaga matĩekĩraga indo ici cia kĩrĩũ mekĩraga othumu, na wekĩra thumu, nĩwonaga nĩmaraketha magetha maingĩ mĩgũndainĩ yao na mũgũnda wao wakoragwo mwega yaani nĩwarutaga magetha maingĩ gũkĩra wakĩrĩũ ,ũrĩmi wa kĩrĩũ tarĩu nĩũrakora mũndũ arĩma nyanya thaa ici nocio egũcokia kĩmera gĩũku, na nyanya nĩcinyihagia tĩri, tĩri ũgakorwo ũtemwega nĩũndũ waũrĩmi mũku, tarĩũ njĩra cia kĩrĩũ, nĩũrakora nĩmarekĩra indo nyingĩ mũno tĩrinĩ, tĩri ũcio ũgakora ũtena madini marĩa magĩrĩirwo.

Cira wa mĩgũnda ũgĩtuithanio igoti-inĩ nĩ ũkoraga ta rĩu mũndũ endeirie mũndũ mũgũnda agĩkĩra thaĩni ya ke maratathi-inĩ makuonania nĩ amũenderia mũgũnda, no ndarabuatĩrĩra gwakinya nĩ bingo ya kube ũrĩa amwendeirie mũgũnda akarega. Rĩu njanji nĩ ambaga kũthikĩrĩria mĩena yerĩ ya mũgũri na ũrĩa aramwenderia, nĩ getha ahoite gũtuithania macira. Na rĩngĩ no ũkore tarĩu rĩrĩa andũ maragaya mĩgũnda njanji akamba kũmenya o mũndũ aragaĩrwo mũgũnda wigana atĩa, wakorwo nĩ ta nuthu kana kwota ũguo akamba kũmenya maragaĩrwo. Na arabu agacoka akoria mũndũ aragaĩrwo ũguo aragaĩrwo nĩkĩ, ta rĩu no ũkore mũirĩtu aragaĩrwo kamũgũnda kanini gũkĩra anake. Njanji nĩ amaga akoria mũiritu ũyũ aretĩkĩra kũgaĩrwo kamũgũnda kanini gũkĩra anake nĩkĩ. Ta rĩu ndeto cia gũtunywo mũgũnda njanji nĩ ambaga agathikĩrĩria mũgũnda ũcio warĩ waũ tene, akamba akoria nũũ wĩna taitũ ĩrĩa original, nĩgetha ahote gũtuithania macira macio ma mĩgũnda.

Bũthiti-inĩ ĩno tarĩu bena ũboro wa iratrahi tuge ta cukuru bena ũboro wa irathi iria ciĩ kũu cukuru-inĩ ũboro wa barabara iria ciĩ kũu cukuru-inĩ, Bena ũboro wa thitima arabu bau igũrũ bena ũboro wa ciana iria ciĩ cukuru ĩyo. Ũrĩa ciratwarana na arimũ nĩmo kĩrĩa, arabu bau igũrũ bena maũndũ marĩa arimũ na ciana magĩrĩirwo kũbũthĩra rĩrĩa mekũu cukuru-inĩ iria ciatagwo policy. Arabu bau igũrũ bena ũboro wa maũndũ marĩa marekwo kũu ũguo cukuru nĩ getha mateithĩrĩrie, nĩ getha mateithĩrĩrie ũboro wa ithomo cia kĩthomo kĩrĩa kĩ cukuru.

Nĩ nyonaga rĩrĩa mũthuri na mũtumia mabĩtania indo cikĩgayanio na gatagatĩ na rĩmwe nĩ ũkoraga mũthuri nĩ aroya imwe matangĩbuatĩrĩra njĩra ya kũthiĩ igoti-inĩ nĩgetha magayanio indo. Niĩ ndionaga indo icio cikĩgayanio na gatagatĩ nĩ ũkoraga ta rĩu mũtumia mabĩtania, mũtumia kĩndũ nyonaga akiuma na ciana mũthuri agatigwo mũciĩ. No mũthuri nĩwe ũgũtigĩrwo indo nĩ ũndũ ũcio mũtumia gũtirĩ kĩndũ egũthiĩ nakĩo mũtumia ekũthi kũtecekera nakũu. Rĩu nĩ nyonaga ta kũ maũndũ mau makũgayania indo icio na gatagatĩ matathiaga ũrĩa kwagĩrĩire. Na nĩ magĩrĩirwo mathiĩ igoti-inĩ indo cigayanio tonddũ nĩ wona mũtumia nĩwe ekũthiĩ na ciana tondũ athuri maingĩ ona mabĩtania matitindanagĩra makĩmenya kũrĩa mũtumia arthire kana arariĩa ndũĩ yani mo matigwo na indo nĩ ũguo matitindanagĩra makĩenda kũmenya ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Koguo indo kũringana na niĩ citagayanagio na gatagatĩ maita marĩa maingĩ. No mathire igoti-inĩ nĩ getha indo icio cituĩke cia kũgayanio, nĩ getha gũtuĩke na wigananu, magayanie indo iria marethete me bamwe na cigayanio na gatagatĩ.

Mĩario ĩyo gatagatĩ ka mũrĩmi na ndagĩtarĩ, ta rĩu nĩteithagĩrĩria rĩngĩ mũrĩmi, no wone ng'ombe yake ĩna gathĩna. Ta rĩu rĩngĩ ndĩrarĩa ona yabeo kĩndũ ndĩrenda, rĩngĩ ĩroneka ĩmboekete oũguo. Rĩu angĩikara akĩaranagĩria na ndagĩtarĩ wa mahiũ no amũteithie kana oka akamũrorera mahiũ make ta ng'ombe, mbũri. Rĩngĩ agakorwo arona ng'ombe ĩtararagĩrĩra mwĩrĩ wega, ndagĩtarĩ oka akamwĩra ekũbe ng'ombe kana mbũri ndawa ĩrĩkũ. Ta rĩu rĩngĩ ngũkũ agakora nĩ cirekuna, tondũ rĩngĩ wa kĩburuto na mũrĩmi agakorwo ndowĩ nĩ ndũ cirwarĩte. Rĩu ndagĩtarĩ no oke amũrorere amwĩre thĩna wa cio. Haya ndagĩtarĩ no ateithie ta rĩu ng’ombe kũmibe AI. Yaani nĩkwagĩrĩire gũkorwo na mĩario maikarage makĩaranagĩria, mũrĩmi na ndagĩtarĩ wa mahiũ, nĩgetha ndagĩtarĩ wa mahiũ amũteithagie, tondũ nĩ wona mũrĩmi akoragwo na mahiũ maingĩ ta ringĩ no akorwo na ng’ombe, ĩĩ maũndũ ta macio.

Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa nĩnyonaga atumia ta rĩu maũndũ ma kĩũndũire nĩ nyonaga atumia a tene magĩkia ũcũrũ. Magakia na ithiga, makenderia andũ. Arabu wĩra ũcio ũngĩ nĩnyonaga magĩthondeka ikabu iria matumaga makenderia andũ. Arabu wĩra ũcio ũngĩ nĩnyonaga athuri makĩruga njohi ĩrĩa ya tene yetagwo mũratina. Kwagĩa ka ũthoni handũ, magathiĩ magatwara. Ona rĩrĩa kũngĩkorwo na ũthoni handũ, mbũri ĩthĩnjwo nĩnyonaga makĩoya rũũa rũu, magathondeka naruo magoti, Magwĩkĩa na nguo ciagwĩkĩra .Nĩnyonaga ona athuri aingĩ magakorwo magĩtuma mĩkanda arabu makenderia andũ ĩrĩa ya tene yani. Na nĩ nyonaga ta rĩrĩa andũ magetha ta rĩu andũ arĩa makũrĩtie mĩmera ĩrĩa ya tene.

Macini iria cia gũitĩrĩria maaĩ nĩ ndĩrĩ ndabũthĩra nĩ ta nduthi. Nduthi ĩno ĩgĩraga maaĩ kuma rũũĩ nginya mĩgũnda-inĩ. Yani ĩkoragwo ĩthondekeirwo tũmĩtaro twa gũĩkĩra maaĩ mĩgũnda-inĩ. ĩyo ndĩrĩ ndabũthĩra na nĩ njega tondũ nĩwona nĩ igũgũteithia gũkũria mĩmera yaku tondũ maaĩ <inaudible> ũgĩrage maaĩ ũgooka gũitĩrĩria mĩmera ndũngĩbota arabu nginya mũgũnda nĩ mũnene? Arabu kamacini kau kangĩ nĩkarĩa getagwo sprinkler, gaka kaminjagia maaĩ kuma igũrũ. Kau rĩmwe nĩnyonaga gakĩhũthĩra thitima, rĩmwe solar, na kau nĩ kega tondũ ũgũitĩrĩria bandũ bamwe wona wona iri....bandũ bau nibeka atĩ nĩ bagwata maaĩ biũ ũgacenjia ugatwara bandũ bangĩ. Na kau nĩ kega tondũ nĩgegũteithia kũnyibanyibia ũitangĩki wa maaĩ yaani ũtengĩkorwo na maaĩ maiganu, kau no gagũteithie kũrĩma bandũ banene na maaĩ macio tondũ nĩkanyibanyibagia yani gatibanaine na nduthi tondũ gekũruta o tũmaaĩ tũnini....ũthondekete okorwo nĩ nyanya-inĩ wacenjia ũgatwara bandũ bangĩ na nĩnyonaga macini icio ikĩruta wĩra wega.

Ũhũthri wa roboti ya kũĩrma ti ũndũ mwega kũringana na ni tondũ nĩ wonaga roboti iciuo tondũ cioka mũgũnda andũ maya mandĩkagwo ĩ marĩrutaga mbia kũ. Tondũ kwĩna andũ mandĩkagwo magathi kũrĩma rĩmwe marĩrutaga mbia kũ. Roboti no kũingĩrea ũmĩre ũrĩa ũrenda okorwo nĩ kũbanda okorwo nĩ kũbubĩra ĩbubĩre. No kũringana na mawĩra kũringana na niĩ ti wega tondũ nĩ gũ kũnyibanyibia mawĩra kwĩ andũ marĩa marutaga wĩra ũcio nĩ getha mone gĩakũrĩa koguo ti wega.

Maũndũ ma kũgundũrwo nĩ kũringana na niĩ nĩ ta ũguo macini nyingĩ ciũkĩte. Na ngũbeana mũbano na ũrĩmi wa mũcere, kwĩna macini ciokire cia kũbanda mũcere, mbegũ kũgetha mũcere ta rĩu macini cia kũgetha mũcere nĩiranyihia ũitangi wa mũcere rĩrĩa mũndũ aragetha. Nĩwona ũkĩgetherwo nĩ andũ, mũcere mũingĩ nĩũraga no ũngĩgetherwo nĩ macini, nĩ ĩgũtigĩrĩra mũcere waku nĩ wagethwo ũrĩa wagĩrĩire. Na kwĩna macini ta cia kũbanda, na nĩ ci kũnyibanyibia mĩthenya ĩrĩa wagĩrĩire kũbanda nayo yaani no ũbande ona mũthenya o no ũmwe. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kũreterwo mbegũ, mbegũ cia tuuge ta mbegũ mũcere, ta cia nyanya, mbegũ yaani ciretiria mĩrimũ, yaani mbegũ ono ũngĩbanda ũmũthĩ, rũciũ, ũngĩbanda ũmũthĩ mbegũ ĩyo nĩgwĩtirithia mĩrimũ kuma rĩrĩa banda nginya rĩrĩa ũkagetha, ũguo nĩwona angĩkorrwo nũguo nĩwona angĩkorrwo nĩĩgwĩtiria mĩrimu ĩ, rĩrĩa ũgatua kũgetha rĩ, ũkagetha magetha marĩa magĩrĩiregwĩtiria mĩrimu ĩ, rĩrĩa ũgatua kũgetha ũguo nĩwona angĩkorrwo nĩĩgwĩtiria mĩrimu ĩ, rĩrĩa ũgatua kũgetha rĩ, ũkagetha magetha marĩa magĩrĩire, ũkagetha magetha marĩa magĩrĩire. Kĩndũ kĩngĩ nĩ ũgundũri thĩiniĩ wa ndawa....

Bangĩte kũbũrana na moritũ ma ũrĩmi ta rĩu miritũ ma ũrĩmi nĩ ta kwaga maaĩ, rĩmwe nĩ ũkoraga rĩrĩa kũraura mĩmera ĩ sawa. No kwathiathia rĩrĩa kwĩna riũa mũno maaĩ makanyibanyiba koguo nĩ ũgũkora hingo ĩmwe gũtarĩ na maaĩ makũigana rĩu ũcio nĩ thĩna ũmwe. Na kũringana na niĩ bangĩte kwetha matangi, ta rĩu rĩrĩ kwaura njethe matangi, tarĩu rĩrĩ kwaura nganĩrĩria maaĩ macio nĩ getha rĩrĩa kwara mũno ĩ ngahũtagĩra maaĩ macio nĩ ũndũ wa kũrĩma. Arabu thĩna ũrĩa ũngĩ ĩ niĩ ndĩta mũrĩmi bĩtũkagĩra nĩ tũtambi na mĩrimũ. Nĩ bangĩte kwaranagĩria na ataramu, nĩgetha makandaraga ũboro wa ndawa irĩa ngũbũra na cikũndeithĩrĩria, na mĩthemba ya bataraitha ĩrĩa njagĩrĩirwo gwĩkĩra, nĩgetha ngethe magetha maingĩ. Thĩna ũrĩa ũngĩ nĩ kũaga thoko, ta rĩu nĩ ũkoraga ndagetha kĩrĩa tweta nyanya, ũgakora thoko ti njega koguo ciragũrwo ũru. Ningĩ yagĩrĩire njethe kũrĩa ngendia ta ma magetha makwa, nĩgetha ngakoragwo na thoko ya kwendia magetha makwa, ndigaikarage namo kana ngendia na mbei ĩrĩa ĩ thĩ mũno.

Macini cia kwĩbandĩra batekũbũthíĩra mũndũtuge ta macini ya kũbanda mũcere-inĩ ciagĩte gũtherema, nĩ ũndũ wa nĩ cirabũrwo mũno nĩ andũ marĩa. Wona rĩrĩa andũ marebandagĩra andũ nĩ marathiaga makona mbia kuma ũbandi ũcio, rĩu mona macini cikĩbanda ĩ nĩ maracihũra mũno makauga nĩ ciramaninĩra mawĩra. Rĩu ciana ciao citikarĩaga maũndũ ta macio, ũboro ũngĩ no ũkore arĩmi aingĩ matirĩ na ũboti wa kũgũra macini icio, koguo no mateithirio nĩ kĩndũ ta thirikari nĩgetha magũre macini icio cia gũkĩbanda nĩ wona. Na rĩmwe ũgakora arĩmi matirĩ na ũmenyo wa kũbũthĩra macini icio wega, rĩu mũrĩmi angĩaga kũmenya kũbũthĩra macini no wona ndangĩmĩbũthĩra arabu angĩaga mbia cia kũgũra macini icio cia kwĩbandĩra tũge ta mũcere, nĩ wona ndangĩgũra, tondũ ndarĩ na mbia cia kũigana. Maũndũ macio nĩmo matũmire macini icio citigathereme mũno gũkũ gwitũ, tondũ nginya andũ nĩ wona andũ nĩ mara cibũra mũno kuga nĩcio cira nina mawĩra gũkũ.

Niĩ nyona andũ makĩenda irio ici cia mĩkembe nĩ ũndũ wa ũndũ ũrĩa mũnene mũno nyonaga magĩciendera nĩ ũndũ wa nĩ cikaraga muno. No ũthi nacio tarĩu ta borithi nĩ nyonaga magĩthi nacio ta kũu mathiaga mbara-inĩ ciao macirĩage tũnini o gwa tũnini tondũ nĩ cigũikara. Na nĩwona irio ciumĩte mĩgũnda-inĩ ũngĩciya ĩ citingĩikara ibinda inene, nĩ tuge ta nyanya ũngĩmĩiga çi nĩ wona nĩ ĩgũthũka after ta wiki ĩmwe thutha wa wiki ĩmwe. No ici cia mĩkebe icio cithondeketwo na ũtaramu wa thikũ ici nĩ cigũikara ibinda inene. Tarĩu mũborithi angĩthi mbara-inĩ ngina thutha wa mĩeri ĩtatũ irio icio cirĩ o sawa , ũguo nĩkĩo nyonaga andũ maciendete. Arabu nĩ thondeke nginya wega, nĩ thondeke wega citingĩgũthũkira, rĩngĩ no ũkore ta nyanya yuma mũgũnda-inĩ o ũguo ĩna maũndũ maingĩ mangĩkũthũkĩra no ũkore nginya ĩna tũtambi. No indo icio cia kũthondekwo nĩ wona cigereire kĩrĩa nyinga koguo nĩ cikũrorwo kana ciĩna maũndũ moru tarĩ nene na no ũcikue tarĩu no ũthi nacio na wikare nacio mũno, oũkĩbũthagĩra tũnini gwa tũnini, yani no cikare ihinda inene.

Ta rĩu nĩ ũkoraga rũrĩrĩ-inĩ rwakwa tene kwĩna wĩra warĩ wa athuri na ũmwe wa atumia, rĩu nĩ wakoraga athuri nomo mangĩ twara nduthi, nomo mangĩthi mũgũnda macimbe , nomo mangĩarĩirie ciana rĩrĩa ciĩna mĩtugo ĩtee mĩega mũciĩ-inĩ, nomo mangĩtwara nduthi, nomo mangĩrĩma na mũraũ. No rĩu thikũ ici maũndũ nĩ macenjetie rĩmwe nĩ ũkoraga atumia nĩmo mararũgamĩrĩra mũciĩ, nĩmo rĩngĩ mararĩma, nĩmo maracimba nĩmo maratwara nduthi. No gĩtũmi gĩa gũcenjie gũkũ nĩ athuri maingĩ nĩ mathire mĩnyuĩre-inĩ ya njobi koguo makaga nginya ũmenyo wa ũrĩa mĩciĩ ĩratwarithio na mbere. Ningĩ ũgakora nginya magĩtwara thigi, koguo ũgakora ĩkabindi mũtumia arute wĩra ũrĩa athuri marutaga, nĩgetha abote kũrebe irio gwake mũciĩ ũndũ athuri amwe matiramenyerera mĩciĩ. Koguo wĩra mũingĩ thikũ ici ũtuĩkĩte gũtirĩ kũgayanio, gũtirĩ mũndũ atangĩruta wĩra ũrĩa warĩ wa mũthuri tene.

Mũndũ angĩenda kwĩyandĩkithia kambuni-inĩ cia kũrũgamĩrĩra ũgima wa mwĩrĩ ta Madison, mũndũ nĩ athiaga kambuni-inĩ yao magagũtarĩria kambuni ĩyo ĩrarũgamĩrĩra kĩ na kĩ. Tondũ rĩmwe nĩ ũkoraga ta rĩu rĩmwe citirarũgamĩrĩra maũndũ mothe, megũgũtarĩria ĩrarũgamĩrĩra ndwĩ na ndwĩ, agũtarĩrie ũrĩa ĩrutaga wĩra. Na agũtarĩrie kuma mũthenya ũcio warĩha kana weyandĩkithia na kambuni ĩyo, ĩgũikatra ihinda rĩigana ĩngĩgakũrũgamĩrĩra thĩiniĩ wa ũrigiti waku wa ũgima mwega wa mwĩrĩ na agagũtarĩria nĩ mbia cigana. Ũguo mũndũ no athiaga kambuni-inĩ kana ũkarora mĩtandao-inĩ ũkona kambuni ĩyo nĩ ĩracugurika na maũndũ ta marĩkũ. Kana ũgetwara wee arĩ mwene obici, nĩgetha ũgatarĩrio ũkeyandĩkithia na magagũtarĩria ũkwĩyandĩkithia na mbeca cigana.

Bamĩrĩ thikũ ici rũrĩrĩ-inĩ rwakwa nyonaga bamĩrĩ nĩ no maita maingĩ nĩ ũkoraga bamĩrĩ ĩna mũciari ta mũtumia, mũthuri ciana cia ciana cia ciana ciaku. Koguo bamĩrĩ nene nĩ cio cikoragwo nyingĩ, no kwĩna bamĩrĩ ici nini tarĩu mũndũ agaĩrwo mũgũnda akathiĩ agaka bake koguo agakorwo no mũciari na ciana tu. No icio ingĩ kwĩnacio maikaraga bandũ bamwe ta rĩu ũgakora bena cũcũ, guka mami, baba, ciana, tũcũcũ, tũcũkũrũ twothe bamwe. No maita maingĩ nĩ ũgũkora mũndũ agaĩrwo, agathi agaka bake koguo ĩgakorwo no bamĩrĩ ya mũciari na ciana tu. No maya mangĩ maikaraga bamwe nĩ ũgũkora mena cũcũ, na mũciari na ciana na tũcũcũ.

Kwarĩ na mũtumia arĩ o aba ba itũ endaga mbia, mwana wake arĩ mũrwaru nĩ akororaga mũno koguo nginya ndathiĩte cukuru. Na nĩ endaga mbia ciakũthiĩ kũmũtwara thibitarĩ na ndarĩ arabu mũthuri wake ĩ ndarĩ bakubĩ, koguo ndarĩ amũkinyĩre na haraka ona ndarĩ amũgerie. Koguo niĩ ndoire mbia ciakwa ngĩmũbe agĩtwara mwana thibitarĩ, na nĩ ndamũteithirie mũno, tondũ mwana ũcio atwarwo thibitarĩ nĩ abonire na mũthenya ũyũ ũngĩ akĩroka thibitarĩ, koguo nĩ ndonire nĩ ndamũteithirie muno. Na bingo ĩngĩ kwĩ na mũndũ endaga mbia ciakũthikithia endaga mbia ciakũthiĩ bandũ na ndarĩ na karĩ kaũndũ agĩrĩirwo kũthi kũrora nĩ ũndũ wa mũgũnda wao, akĩboya mbia ngĩmũbe na akĩthiĩ igoti-inĩ kũrora kũu kwa mĩgũnda nĩgetha ateithĩke.

Ũndũ ũmwe wa bata haba nĩ irio na maaĩ, maaĩ twĩragwo maaĩ nĩmo çutũro maaĩ ndũngĩikara ũtarĩ na maaĩ. Kĩndũ kĩu kĩngĩ nĩ irio no mũhaka ũrie irio o mũthenya o mũthenya nĩ getha ũgĩe na binya wa kũruta wĩra. Ũngĩaga irio kana maaĩ ndũngĩbota, tarĩu ndũngĩbota nginya kũthi ndũngĩbota kũruta wĩra ũrĩa wagĩrĩirwo kũruta. Kanũndũ kau kangĩ nĩ ũgima wa mwĩrĩ, ũtaĩ na ũgima mwega wa mũĩrĩ ndũngĩbota kũruta wĩra wega, na ũtee na ũgima wa mwĩrĩ maũndũ maku matingĩthi na mbere ũrĩa magĩrĩirwo. Kaũndũ kau kangĩ nĩ rights cia mũndũ tarĩu no mũhaka ũkorwo na kĩrĩa, ũtũre ĩyo nĩ right ĩmwe, kũrĩa irio o mũthenya ĩyo nĩ right ingĩ, kũthoma ĩyo nĩ right ĩngĩ. Rĩrĩa kwĩna ũboro wa kĩrĩa ũhũthĩri mwega wa mbia kana marĩa matũrigicĩirie ĩyo nĩyo kĩrĩa economy, economy no mũhaka imenyererwo nĩ getha maũndũ mathiĩ na mbere wega, tarĩu kũngĩaga mbia maũndũ matingĩthi na mbere wega.

Gĩcagi gĩakwa nĩkĩhimbĩirie ũhũthĩri wa tekinoronjĩ rĩrĩa marahũthĩra tarĩu akorwo nĩ kũrima ũrarĩma ĩ, mũndũ athiaga tekinoronjĩ-inĩ ũkarora. Tarĩu tuge nĩ nyanya ũrarima ũkarora nĩ nyanya ĩrĩkũ njega na kũrĩa ũrĩ, tondũ tekinoronjĩ nĩ ĩgũkuonia wona waingĩra hau ũkarora yagirĩirwo kubandwo kũ, arabu ũkarora wagĩrĩirwo gwĩkĩra ndũ. Koguo tekinoronjĩ nĩ ĩrateithĩrĩria ona kũmenya tarĩu mĩrimũ. Tarĩu ũkoraga kanyamũ karabũthĩka wona wahũra mbica ũkamenya mũrimũ nyanya kana mũmera waku ĩrwarĩte kũ. Tarĩu ona maũndũ ma ũgima wa mwĩrĩ ũngĩ thiĩ tekinoronjĩ-inĩ ũrore kaũndũ nĩ gegũkuonia kũrĩa ũrwarĩte. Koguo nĩ ndĩrona gĩcagi gĩakwa kĩhĩmbĩirie ũboro wa ũbũthiri wa tekinoronjĩ tondũ andũ matitindaga tarĩu mũndũ angĩkorwo ena kaũndũ ũthiaga ũkarora thimũ-inĩ, akamenya ũndũ ũrĩa arenda nĩma nĩ ndĩrona mena wendi na nĩ marabũthĩra ũboro wa tekinoronjĩ.

Rĩrĩa ndona ũũ nĩ nyonaga nĩ ndagĩtarĩ. arabu ndona macini ngona nĩ mũndũ mwĩhĩre mũno nĩ ũgima wa mwĩrĩ, mũndũ arenda gũtangĩkĩrwo na ihenya na ihenya nĩ getha ahone na ngona ta kwĩ mũndũ ũcio ta e ICU ĩrĩa yendaga mũndũ atangĩkĩrũo na ihenya na ihenya na ndakone ũru. Ndona mbica ĩno nĩ ndĩrona nĩ thibitarĩ.

Ciana nĩ ciendaga kũbeo mathaa kana ndagĩka cia kũburũka rĩrĩa me cukuru nĩ getha, nĩ wona mangĩtinda makĩthomithio gũthomithio ĩ nĩ mekũboeka kana maboeke. Koguo nĩ mabataraga kũbeo ndagĩka cia kũnogokia hakiri, tondũ rĩrĩa mathiĩ kũnogokia hakiri kana mathi gũthaka ĩ nĩ megũteithia mĩrĩ yao na hakiri ciao nĩ cigũtiga gũtondoira o bandũ bamwe. Koguo mathaa ma kũbeo, kũbe ciana mathaa ma kũbũrũka nĩ gũteithagia nĩ getha ona macoka kĩrathi after mathaa macio ma kũhurũka cukũru-inĩ, makũhúurũka, rĩrĩa tarĩu mabeo mathaa ma kũburũka after kĩrathi burani macoka makorwo mena hinya na makorwo machangamka.

Mĩtaratara ĩrĩa nyonaga ĩkihuthika mĩtaratara ya gũteithia arwaru kũrĩba thibitari nĩ gũkorwo nĩ ũndũ wa thiĩ kaũndũ ka mbere wambaga kũrio kana wĩmũrĩbĩru kĩrĩa ĩno ĩraumire ĩretwo SHA.Okorwo ndũrĩ mũrĩbĩru ũkerwo nĩ mbia cigana ũkũrĩba na ũkarĩba na ũkerwo kĩrĩa ĩrarũgamĩrĩra wakorwo ĩtirarũgamĩrira mĩtaratara ĩmwe ũkerwo. Okorwo nĩwe ũkũruta mbia ciaku mũbuko ũkerwo ũrute ũrĩbe. No akorw nĩĩkũrũgamĩrĩra no kũrthiĩ ũthiaga ũkathondekwo, koguo nĩ kũrĩ na mĩtaratara tondũ wakinya wambaga kũrio kana wĩ mũrĩbu okorwo ndũrĩ mũrĩbu ũkerwo ũrĩbe nĩ ketha ũkĩthondekwo ĩĩni.

Mĩtaratara ĩrĩa ĩngĩbũthĩka nĩ ũndũ wa kũmenyithia andũ ũboro wa ũmenyeru wa mbia na gũcibũthĩra wega, anga rĩu kũmathomithia magetherwo mũtaaramu wa mbia makerwo maũndũ marĩa magĩrĩirwo kũmenyerera rĩrĩa marabũthĩra mbia, rĩngĩ kũ na maũndũ matakoragwo no mũhaka wĩke, ta maũndũ ma gũĩkenia ta ma kũgũra njobi, kũgũra indo iria to mũhaka yaani ũbũthĩre, nĩ ũndũ wa kũbũthĩra ũbũthĩri mwega wa mbia, ũkerwo nĩ maũndũ marĩkũ wagĩrĩirwo kũmenyerera rĩrĩa ũrabũthĩra mbia, nĩgetha ndũkanange mbia ciaku yaani, nĩ getha ũbote kũiga mbia imwe nĩ ũndũ ũbũthĩri wa mbia wa rũciũ. Koguo nĩ magĩrĩirwo moke matarwo, nĩgetha mabũthĩre mbia wega manyihanyihie wĩitangĩki wa mbia tondũ nĩ wona mbia tĩ nyoneki mũno? ee.

Rĩrĩa ũraruta mbia kuma kwa raini ya Equitel, Equitel nĩ raini ĩkoragwo ya Equity yani wĩna akaũnti ya Equity ũkathiĩ ũkabeo raini ya Equitel. Mũndũ athiaga akabibinya bandũ bandĩkĩtwo my nmoney ũkauga ũgacagũra akaũnti ĩrĩa ĩyo ya bengi ĩrĩa ũrenda kũruta mbia kuma kũrĩyo. Ũkauga okorwo ũrenda gũtũmĩra bengi wakorwo nĩ mũndũ, wakorwo nĩ akaũnti ĩngĩ okorwo nĩ M-Pesa wakorwo nĩ M-pesa ũkabibinya tuaci. Wabibinya M-pesa ũgũcoka wĩkĩre namba ĩrĩa ũratũmĩra arabu wĩkĩre mbia mũigana wa mbia iria ũratũma arabu ĩkũrie kana no ĩtũme ũhihinye ĩĩ kana aca. Wabibinya aca ĩtige gũtũma wabibinya ĩĩ ĩtũme arabu ĩkũrutĩre rĩtwa. Ona bengi noguo ũkũbibinya akaũnti ya bengi wĩkĩre arabu wĩkĩre mbia iria ũrenda gũtũma arabu wĩkĩre pini na ũbibinye ĩĩ kana aca rĩu ĩgũthi bengi.

Kwĩna bingo ndarĩmĩte mũcere, mũcere ngoya bataraica ngekĩra bataraica ĩyo kaĩ, niĩ ngĩthiĩ ngĩoya bataraica nyingĩ ngĩkĩra mũbũko ta ta ũmwe ũguo na ndĩarĩ nginyu nginya ĩka, ona ndianenda gũtarwo ona ndianenda kwĩrwo nĩ bataraica igana atĩa ĩkagĩrwo. Ndekĩrire bataraica nyingĩ mũcere woka nĩ gũkũra ĩ ĩkĩaga kũruta mbegũ nyingĩ nĩ ũndũ nĩ wona nĩ yekĩrwo bataraica nyingĩ gũkĩra ũrĩa mũcere ũcio wagĩrĩirwo nĩ gũĩkĩrwo ũguo nĩ ndakĩririe, na niĩ magetha makwa nĩ manyibire mũno ũkĩringithania na imera icio thiru. Koguo nĩ wona ibĩtia rĩu nĩ rĩatũmire menye nĩ wagĩrĩire gũthikĩriria mataro kuma kwĩ arĩmi angĩ kana rĩrĩa ũreka kaũndũ tarĩu akorwo nĩ ka ũrĩmi ũketha ataramu makĩrĩa ma ũboro wa ũrĩmi magagũtara nĩ wagĩrĩirwo gwĩkĩra ta rĩu ta kĩrĩa bataraica ĩyo ndekĩrire yarĩ kuga yarĩ nyingĩ gũkĩra ũrĩa ndagĩrĩirwo gwĩkĩra. Ũguo nĩ ingiethire mũtaramu anjĩre kana ĩyo ndekĩrire yarĩ njega kana ndĩarĩ njega, Ndianenda kũthikĩrĩria nĩkio ndathomire kuma kũrĩ ihĩtia rĩu na ngĩmenya mũndũ nĩ agĩrĩirwo kũthikagĩrĩria mataro kuma kũrĩ arĩmi kana ataramu.

Thibitarĩ no ĩteithĩrĩrie ũteithio wa kĩmbeca nĩ ũndũ wa morigitani marĩa me mbia ta cancer, na tarĩu no manyoitane na thirikari kũnyihanyihia tarĩu thogora wa mbeca icio. Iria cihũthĩkaga kũgũra ndawa iciuo tondũ ndawa icio ciĩ goro kana motungata marĩa mũndũ wa kanja ageragĩra nĩ getha akĩigue wega, na enderee gũtũra. No manyitanĩre na thirikari kana manyitanĩre na ikundi ingĩ cia kuma nja wa Kenya kana nja wa Africa nĩ getha gũteithirĩria kũnyibanyibia mbia icio nĩ getha arĩa arwaru mabote kũgwĩka atĩ gũthondekwo Ona no mateithie arwaru kuoya motungata ma kambuni ingĩ iria cikũrugamĩrĩra ũgima wao wa mwĩrĩ kana motungata mao ma mwĩrĩ kambuni iria cingĩmarũgamĩrĩa na mbeca nyingaingĩ. No mũno mũno nĩ manyitane na ikundi cia ona cia Kenya na cia nja wa Kenya nĩ ũndũ wa gũteithia kunyihanyihia thogora ũcio wa motungata macio nĩ ũndũ wa kĩmbeca.

Mũthenya ndirikanaga wa cukuru ndarĩ cekondarĩ ndagwĩte kĩgeranio nganyita ngirĩndi ĩrĩa ĩtendekanaga cukuru. Rĩu twerirwo tume irathi andũ aria othe magwĩte tũgĩtwarwo kabũa-inĩ tũkĩrwo twambe tĩrĩmĩre kabua kau na macembe. Arabu tukirwo tũkue thumu, thumu ũcio warĩ mũbiũ arabu warĩ nginya na thuraku mũrũmĩre twarũmirwo hĩĩ. Twarũmagwo nĩ nginya thuraku na tweragwo no nginya o mũndũ akue ngonia ta ithano ũguo cia thumu ũthiĩ ũgĩkĩraga kabũa-inĩ. Rĩu twarĩkia bau tũgĩteng'erithio kĩbaro mũthiũrũrũke kĩbaro maita ta kĩbaũ ũguo, na ũmenye wakorwo ndũmenyerete gũtong'era noguo ũkuona ũndũ mũritũ ĩ. Twarĩkia tukĩrwo tũthiĩ tũgatũgũte nakũu irathi-inĩ kwarĩ na nyeki tondũ nĩ ũrona twacokete mbere ya mandu marĩa mangĩ nĩ ũndũ wa kũgwa. Twatandĩkĩtwo mũthenya ũcio mũthenya ũcio nĩ mũthenya wa kũririkana mũno tondũ nĩ ũra imagine gũkuithio thumu wĩna thuraku, kwĩrwo ũteng'ere kĩbaro na ndũrĩ wa teng'era wee mm.

Kwĩbingo ndaumĩte mũgũnda ndaumĩra barabara mbũri cia itũra ritũ cikĩobagwo rũtere rwa barabara. Ngiona mũndũ ena nduthi ageragia kuobora mbũri ya mũndũ wa gĩcagi gitũ na mũndũ ũcio ndiarĩ ndĩmũĩ. Ũguo ũrĩa ndekire ndateng'erire nginya kwa mũndũ ũcio mwene mbũri ĩyo, ngĩmũria kana nĩ abeana mbũri yake kana nĩ kwendia arendia akiuga aca. Tukĩthiĩ tũkĩrora kumbe mũndũ ũcio endaga kũiya mbũri ya mũtumia ũcio na mũtumia ũcio ndagĩkoragwo na mũthuri. Nĩ wona ona mbũri ĩyo nĩ ĩmũteithagia mũno tondũ nĩ akamaga ũguo twathiuĩ tũkĩnyita mũiyi ũcio. Kaũndũ kau nĩ ndonire ge kabata tondũ tiga wa niĩ mbũri ĩyo nĩ ĩngiaiyirwo nĩ mũici ũcio na angĩathire nayo. Na mũtumia ũcio angĩatigirwo atarĩ na kĩndũ gĩa gũkama na nĩ wona nĩ arutaga iria kwĩ mbũri ĩyo, ũguo bau nĩ ndonire nĩ ndamũteithia mũno mũno mũno.

Kaũndũ karĩa ndirikanaga ka ũnini wakwa nĩ rĩrĩa twareragwo nĩ ndonaga rĩmwe nĩ tũtiarĩ na mbeca mũciĩ gwitũ ũkona rĩmwe tũratinda tũkirĩa mũthere o mũthenya o mũthenya ũyũ wathira mũkabagĩrĩrwo ũngĩ. Rĩmwe nĩwakoraga cukuru nĩ tũraingatwo mũno tondũ tũtiarĩhagĩrwo cukuru fees rĩu tũgatinda mũci rĩu ũgakoraga andũ nĩ maratwarĩrira mũno. Kũndũ kau nĩkanyũmagĩrĩria na gakatũma ngĩe na kio kwetha mbia nĩ getha ndere mwana wakwa wega ndikana kĩmũrere atĩ agage school fees atindage aingatĩtwo. Tondũ nĩ wona nginya rĩmwe nĩ twagaga gĩ kũrĩa tũgathiaga kũboya na ũcio ti ũndũ mwega, na kaũndũ kau nĩ gatũmaga tũtinde tũgĩcambio mũno. Koguo nĩ ngĩyaga na kĩo nginya rĩrĩa ndĩrarĩma ngamenyerera mĩmera yakwa nĩ getha magetha makiume maingĩ nĩ getha ngahota gũteithĩriria nginya marĩa matarĩ, matikahane ta ithuĩ twaboyaga irio na gũtindaga tũkĩingatwo tondũ tutiarĩ na mbia.

Maũndũ marĩa ndiririkanagia megiĩ ũnini wakwa nĩ ta ũguo ndarerirwo wega. ũguo ndatwarirwo kanitha ndĩ mũnini.Ngĩthomithio ũboro wa kũboya Ngai.Ngĩthomithio ũboro wa mĩtugo mĩega. Kwaga kũrumana. Kwaga kũiya. Ngĩthomithio ũboro wa ta rĩu gwitũ nĩtwathiaga mũgũnda. ũguo nĩ ngũrĩte ngĩmenyaga kwĩyethera indo ciakwa. Na nĩngũrĩte ndĩ na gĩtĩo tondũ nĩwona nĩndabundithirio kuma ndĩ mũnini. Na nĩ ndabundithirio ũboro wa Ngai na kũboya Ngai. Ndĩboya Ngai. Na ona mathĩna ndagereire nĩmabundithagia njĩkĩre kĩo mũtũrĩre-inĩ wakwa nĩgetha ciana ciakwa, kana ciana cia ciana ciakwa citikanagerere marĩa ndagereire ndĩ mũnini. Koguo maũndũ macio nĩmo ndirikanagia megiĩ ũnini wakwa na magatũma ndũũre wega mũtũrĩre-inĩ ũyũ tũratũũra.

Ĩno nĩ ndĩrarĩrĩkana nĩ janjo ĩrĩa ya mbeanagũo nĩ ũndũ wa covĩd. Ndathĩrĩe ngĩamba kĩandĩkĩthĩa marĩtwa makwa arabũ ngĩamba ngĩtarerĩo janjo ndathecangũo nĩ ũndũ wa ndũĩe. Na ndagĩratĩ ũcĩo nĩathecĩre ũrĩa kwagereĩre tondũ ndĩagũrĩo rũo. Na arekĩa kũtheca akĩhũrahũra na bamba, ona ata thecetĩ ambĩre kũhũrahũra na bamba arabũ akĩtheca na akĩndarerĩa na akĩnjera ũrĩa ngũĩka. Ndarekĩa kũthecũwo na akĩndarerĩa ũrĩa ekũo ndeĩthererĩa kũhũrana na mũrĩmo ũcĩo wa covĩd na nĩndonĩre nĩ andeĩtherĩrĩe.

ĩno nĩ VCT okĩ ndĩmũthiangu gũthimwo mũno tondũ thikũ ici ĩĩ tikwega, no ũcemanie na mũndũ mũrwaru akũrehere mũrimũ yake. Koguo mũndũ nĩ athiaga taringĩ akonana na mũndũ kĩmwĩrĩ, na mũkathi mũkathimwo mũkamenya ũrĩa mũbana nĩ getha mũtigagĩkore hatĩka-inĩ ya mũrimũ ũrĩa wĩtagwo wa Mũkingo. Koguo niĩ ndĩmũthiangu na kwenda kũmenya ũndũ ũyũ nĩ getha menye ũrĩa hana na nĩ getha mbote kwĩmenyerera gwĩtiria mũrimũ ũyũ.

Nyĩmbo cia tene nĩ wonaga ciarĩ na mĩtugo yani nĩ ciamenyagĩrĩra, rĩu ona nĩ ũthikagĩrĩria rwĩmbo rwa tene ũkona rwĩna mataro ningĩ akorwo ũrĩa mũirĩtu angĩtũra akĩmenyagĩrĩra na ũirĩtu wake. Na nĩ citeithagĩrĩria yani kũmenya ũndũire wa tene yani ũrĩa mekaga kũrĩa mathiaga indo ria marĩaga yani wa thikĩrĩria rwĩmbo ũkaigua rwĩna mataro maiganu. No nyĩmbo ciakĩrĩu citikoragwo na mataro yani cinagwo o bora cinwo citikoragwo na mataro ona mothe yani mangĩteithia ũndũire-inĩ kana mĩtugo-inĩ ya kĩrĩu. Ũguo bena ngũrani nene mũno ya nyĩmbo cia tene na cia rĩu ũndũ ciatene ciainagwo na ũboreri, rĩu cia thikũ ici cirainwo na haraka haraka haraka na gũtirĩ ũndũ yani gũtirĩ mataro cirateithia andũ nacio. No ciathikũ icio ciarĩ na mataro maingĩ mũno tondũ ona ũngĩthikĩrĩria rwĩmbo rwa tene nĩ ũkũbota kũmenya ũrĩa andũ maikaraga kũrĩa mathiaga ũrĩa mekaga. Tondũ mũinĩ wa nyĩmbo nĩ ũkũigua agĩtarĩrĩria na akĩina ta rwĩmbo akiuga twarĩaga kĩna, twanyuaga ũcũrũ mũna. Nĩ wona rĩu na nĩ rũgũteithia gũtara ta mũirĩtu ũkerwo, tarĩu ũkaigua rwĩmbo rũkĩra mũirĩtu nagĩrĩirwi gwika ũũ ũũ ũũ. Tarĩu tene ũguo airĩtu methagĩrwo athuri thikũ ici matiethagĩrwo athuri nĩ wona nĩ ũkũbota kũmenya ndeto ta icio ũngĩthikĩrĩria rwĩmbo rwa tene nĩ rũgũkũĩra no rwa thikũ ici.

Kwĩbingo twathiĩte kĩrĩa twathiĩte thibitarĩ twĩna ciana citũ tũkĩthi bandũ nĩ ũndũ wa twathiĩte kũndũ kũnene tũkĩthi bandũ barĩ na rũĩ tũkĩthi kũthakĩra bau. We otũkĩthakaga ũguo ĩ niĩ ndaiguire nĩ ndagwa rũĩ, rĩu niĩ ndonire ĩ aba nĩ tagũkua ndakua no ndĩmaaĩ-inĩ oũguo ngĩigua ndagucanio ũguo ngĩrutwo maaĩ-inĩ rĩu ndainũkire bana maaĩ. No nĩ wona ũndũ ũcio warĩ wa magegania tondũ tiga nĩ kũgucio ndagucirio nĩ gũkua ingĩakuire. Na kaũndũ kau kangĩ kwĩ bingo twarĩ barabara twathakagĩra barabara ngari yokĩte na speed nene. Tiga nĩ banini ndereba akĩebuia ngari barabara yani yathire ĩkũthĩte mabiga nakũu ũguo rũtere, nĩ wona tiga rĩu nĩ ndereba ũcio onire ona kaba abũre mabiga bandũ akore ciana tũngĩakinyirwo ona tũtingĩkoragwo muoyo nginya ũmũthĩ.

Gũkũ nĩgũtwara mwana kiriniki nĩ getha ũtware mwana kiriniki agathecwo, ĩno nĩ cindano ya wiki ithathatũ kana wiki ikũmi no nginya ũkorwo na kana arabu akorwo akinyĩtie wiki icio cirendekana. Arabu ũthi na kabuku na wambe ũtarĩrĩria cindano ĩyo nĩ ya ndũĩ na no ĩkorwo nĩ ya mbere ya kerĩ kana ya gatatũ kana karathecwo. Ũguo no mũhaka ũkorwo na kana kau ũgatwarĩte thibitarĩ, na ndagĩtarĩ ame agũtarĩrie karathecwo nĩ ũndũ wa ndũĩ wĩ ta nyina. ĩĩ no ũthiĩ na kana kau thibitarĩ nĩ getha gathecwo, no mũhaka mũkorwo na ndagitarĩ nĩ getha agũthecere kana kau ũguo na arĩki gũgatheca andĩke ibuku-inĩ rĩrĩa gagoka kũthecwo ringĩ kana kũbeo njanjo ĩyo mabeagwo ici mathecagwo ciero.

Atongoria a ndini nĩ makoretwo tarĩu makĩnyitithania andũ ĩĩ nĩ manyitithagia andũ. Tarĩu akorwo nĩ tamũtongoria ta fatrher wa kanitha, tarĩu nĩ okaga akamenya kwina ngurubu iria ibĩtanĩtie agaciarĩria. Tarĩu akorwo nĩ mwaki ũbĩtanĩtie akamarĩria makanyitithana magatuĩka me kĩndũ kĩmwe. Na wakorwo nĩ andũ ma mũciĩ ũmwe tarĩu muthuri na mũtumia mabĩtanĩtie akameta aka akamarĩria. Yani nĩ metaga andũ ta seminar ici cia kũmathomithia makamathoimithia ũboro wa ta akorwo nĩ atumia kana nĩ athuri akamathomithia ũboro wa gwaka muciĩ. Na gũikara mena thayu matekũbĩtania, wakorwo nĩ ta ikundi cibĩtanĩtie agaciĩta agaciarĩria, yani atongoria ma ndini nĩyo makoretwo na maumĩrĩra mega tondũ nĩ manyitithanagia andũ.

Tarĩu gĩcigo gĩkĩ kũringanaga na kĩrĩa kĩragethwo, wakorwo nĩ mũcere ũragethwo, atumia nĩmathiaga kũu kũndũ gũĩtagwo Ngũbiũ, magathiĩ magakũbia mahuti macio makaruta kĩrĩa mararuta, magathiĩ makendia nĩgetha magĩe mbia. Wakorwo nĩ mbembe ciragetha, mekũgetha arabu maumĩrie barabara, arabu kũu moke makũbie nĩgetha mone kĩrĩa mekuona. Arabu macoke mateme mabebe. Mbembe ciarĩkia kũgethwo na kũigwo thitoo rĩ, nĩmokaga magacoka magacithandũra, na magacianĩka nĩgetha maciga nĩũndũ wa gũkahũthĩra rũciũ. Ona mũcere nomanĩkaga, makanĩka makaũhata makawĩkĩra makũnia-inĩ, notimo makuwaga, wĩra wao nokũanĩka na kũũbata. Ũcio nĩ mũcere, nacio mbembe marĩkia gũcithandũra, magacianĩka namagaciga wega, thitoo-inĩ. Ona mboco magetha noguo. Mboco magetha magacirete mũciĩ magacihũra, magaciĩkĩra ngũnia-inĩ.

Mathĩna marĩa magomereire thĩ marĩa makĩria magomereire thĩ nĩ ta wagi wa mbia yani mbia kwaga kũigana. Ũkoraga rĩmwe ta thĩ nĩ ĩrenda mbia no mbia icio citiraigana, na kaũndũ kau kangĩ nĩ mĩrimũ mĩingĩ mũno yani gũgakorwo na mĩrimũ maingĩ, tarĩu ta COVID ũguo yokire ĩ nĩ wona yathũkirie, kwĩna andũ makuire economy ĩgĩthiĩ thĩ. Na nĩ wona nĩ mũrimũ ũcio tondũ mũrimũ ũcio ũtiarĩ o Kenya warĩ nginya bũruri icio ingĩ, Yani mũrimũ ũcio warĩ kuothe yani thĩ ng'ima. Na kĩrĩa ningĩ nĩ irio irio ũgakora gũtarĩ na irio cia kũigana, koguo ũgakoraga marĩa maragetha irio nyingĩ magateithĩrĩria marĩa mangĩ na irio. No mũno mũno nĩ mĩrimũ mĩrimũ nĩ ingĩbĩte mũno ya mĩmera na ya andũ, na nĩ ũrakora andũ matiraikara mũno tondũ mĩrimũ nĩguo ingĩbire na ndawa citira citironeka, na ndawa ti njiganu cia kũbũthĩra kwĩ andũ. Ona mĩmera nĩ ĩragũmĩrwo nĩ tũtambi tuingĩ mũno na koguo mĩmera ĩkanyiba magetha maka nyibanyiba.

Mcini iria cirendekana kũria gũkũragio yani kũrĩa kwĩna iria nĩ macini ta fridge nĩ ũndu wa kũiga iria rĩu rĩtigathũke so nĩkũra macini ya gwĩka atĩ kuiga iria rĩna heho na macini cia gũkama ng'ombe. Nĩ ũndũ wa tarĩu ta firinji ĩno mũaka iria rĩigwo kũu nĩ getha rĩikarange nĩ getha rĩkarutwo rĩrĩa rĩrendeka kũbũthĩka. Na kwagĩrĩirwo gũkorwo na macini ĩria ya gũthukitania cream kĩrimũ na iria, nĩ getha kĩrimũ kĩu kĩthondeke gũthondeka kĩndũ kĩngĩ. No mũno no ũrĩa macini ta firinji nĩ ũndũ wakũigithia iria rĩrĩega yani rĩtegũthũka nĩ ũndũ wa gũkabũthĩra rũciũ kana nĩ ũndũ wa gkabũthĩra kũndũ kũngĩ. Frinji koguo nĩ yagĩrĩire mũno gũkorwo kũu ũguo nĩ gũkorwo macini ici onacio nĩ cirendeka kũbũthĩka mũgũnda-inĩ wa iria, ĩĩ maũndũ ta macio rĩu.

Ũrĩa ndĩramenya baba nĩ ngabanawitũ wa Kĩrĩnyaga etagwo Ann Waigũrũ mena mũtaramu wa ũgima wa mwĩrĩ na aramũthima pressure kũhũthĩra macini ya gũthima pressure. Ngabana witũ ena bata tondũ ni we arũgamagĩrĩra council ya mangabana na nĩwe ũmataraga. kana nĩ we arutaga nĩwe ũmarũgamagĩrĩra nĩ getha marute kĩrĩa mataro maria magĩrĩirwo na ngabana witũ nĩwe ũrũgamagĩrĩra county ĩno itũ. Nake ũyũ ũngĩ nĩ mũtaramu wa ũgima mwega wa mwĩrĩ na nĩ ateithagia kũrigita andũ nĩ getha magĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Na ngabana wtũ nĩwe arũgamagĩrĩra maũndũ mothe tarĩu ũboro ũyũ wa ũrĩmi kana kaũndũ kangĩthũka niwe ateithagĩrĩria.

Mũrutwo angĩingĩra obici-inĩ yakwa akiugaga nĩ abatie gũkorwo maratathi ma kũhumbwo thũmbĩ. Njagĩrĩirwo nyambĩ ndore kana nĩ arĩkĩtie mũtaratara wothe ũbuatagĩrĩrwo nĩ getha mũndũ amenyeke kana nĩ agĩrĩire kũhumbwo thũmbĩ. Nyambe ndore kana nĩ mũrĩkiu kĩrĩba mbia cia thukuru ciothe arabu ndore maratathi make ma cukuru kana ararĩ mũbĩtũku kĩrĩa ciothe kana ararĩ mũbĩtũku nĩ getha nyone kana agĩrĩirwo kũthiĩ na mbere. Ndore kana maratathi mothe nĩ atwarire atarĩ mũcerere yani mathaa marĩa magĩrĩire, no korwo atwarire maratathi make acereirwi nĩkĩo atanakorwo karatathi-ini ga kũhumbwo thũmbĩ ona akorwo nĩmũrĩkiu maũndũ mothe ma cukuru. Ningĩ akorwo kwĩna indo cia cukuru atacokete , koguo wona ndarora maũndũ macio nĩguo ngũbota kumũtara ndĩmwire ũria egwĩka. Tondũ nĩ wona ndangĩhumbwo thũmbĩ ena indo cia cukuru atarĩ aracokia kana etaĩ mũrĩkiu kũrĩba mbia cia cukuru koguo ndangĩkorwo karatathi-inĩ kau ũguo. Na ũguo nĩguo ingĩ mũtara nĩ getha amenye ũrĩa egwĩka.